Onathengia wa kĩama kĩa ODM gũkorwo arĩkĩo kĩama gũkoretwo kĩa mũng'ethanĩrwo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ nĩgĩkoretwo gĩkĩhota gwĩtiria huhanio cia kĩũteti na gũkorwo gĩkĩrĩkĩo thĩiniĩ wa thirikari hakuhĩ ciothe. Wambere kĩama gĩkĩ rĩrĩa kwagĩa na thirikari nĩ gĩkoragwo gĩkĩmĩruta mahĩtia ona kũmĩrũnga ona maita mangĩ gĩgabatania mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari ũndũ ũrĩa mũnene wa kĩama gĩkĩ ũrĩa nĩ Raila Odinga akoragwo akĩheana maũndũ marĩa arenda maigwithanĩrie na thirikari ĩrĩa ĩrĩkuo imwe ciacio arĩ andũ akĩama gĩake gũkorwo magĩthukĩrwo iturwa ngũrani thĩiniĩ wa thirikari ũndũ ũmwe na kũgĩa na ngeithi cia gĩcĩcĩna na kũingĩra thirikari -inĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmũguna wee ũndũmwe na andũ amwe akĩama gĩake. Kaingĩ ũkoraga hĩndĩrĩa kwagĩa na ihuhĩkanio cia kĩũteti we nĩahotaga gwĩtiria kana kĩama kĩa ODM nĩkĩhotaga gwĩtiria na njĩra ya kũingĩra thirikari -inĩ handũ hagũkorwo makĩruta wĩra wao ta mũng'ethanĩro.

Nĩ kũrĩ moritũ maingĩ marĩa thukuru ĩkoragwo ĩkĩgerera, makĩria hĩndĩ ĩrĩa thirikari nene ĩtarekereirie mbeca cia gũtwarithia na mbere mathomo, na kũndũ kũrĩa ciana irĩ nyingĩ na kwoguo kũhatĩkana irathi-inĩ. Ũndũ wa mbere, arutani arĩa marĩ thukuru ĩyo macũngagĩrĩrio gũkorwo makĩhinyanĩrĩria, ona kũruta wĩra gũtarĩ na mĩcara. Kũona kaingĩ nĩ ĩceragĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciaikara itarekereirio kana hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na wagi wa mbeca. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũkoraga mararuta wĩra mathaa makĩru nĩguo kũhota kũhingĩria arutwo othe maũndũ marĩa marenda maigĩmainie na gĩthomo. Na kaingĩ ũgakora nĩũndũ wa irathi nĩ njihũru makĩria, makagayania arutwo arĩa mamathomithagia na ikundi. Ũndũ ũngĩ, aciari ũndũ ũmwe na thukuru mabataraga kũrika mĩhuko makĩria nĩguo gwetha mbeca irĩa ikũmateithia gwaka irathi, na kũgũra indo irĩa arutwo marabatara ta mabuku, itĩ na indo ingĩ ihũthĩkaga cukuru-inĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciagĩa mathomo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũkoragwo na mathĩna ma gũtumũka kwa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ũingĩ wa andũ.

Rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũkoragwo na wĩigĩrĩriki ngũrani. Wambere nĩ rũteithagia thirikari nene kũramata kĩgĩna kĩa arĩmi kũrĩa mbeca ciarekererio cia rũhonge rwa ũrĩmi iramatagwo nĩ wabici ĩno. Mbeca icio nĩ mahotaga kũmenya ũrĩa mekũgayania arĩmi makũgũra bataraitha atĩa na bataraitha ĩo ĩgũkinyĩra arĩmi matũra- inĩ na njĩra ĩrĩkũ. ũndũ ũngĩ nĩ mahotaga kũmenyithia arĩmi rĩrĩa kũrĩ na kĩndũ ta mũtuthoko wa mahiũ kana ya mĩrimũ ya mĩmera na makahota gwĩka ũthuthuria na gwethera mĩrimũ ĩyo kĩhonia. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mathuthuragia indo irĩa irahũthĩrwo nĩ arĩmi irĩ mbegũ cia kũhanda kana bataraitha nĩguo matigĩrĩre atĩ arĩmi marahũthĩra irĩa tu ikinyanĩirie ikĩrwo na angĩkorwo kambuni ĩrendia ĩtakinyanĩirio ikĩrwo igatacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mateithagĩrĩria gwethera arĩmi thoko ya indo ciao irĩa mararĩma ona nja wa bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩmeyonera bainda na umithio thĩiniĩ wa ũrĩmi wao.

Niĩ nondĩmwĩre ambĩrĩrie kuona bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ rĩera rĩega rĩa kũrutĩra biacara. Wakere otaũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie maũndũ -inĩ Maingĩ gũkũ bũrũri -inĩ onake arĩ ta mũhũri wa biacara nĩ abatie ahĩmbĩrie ũhũri wa biacara mũno makĩria nenda -inĩ no akorwo akĩanĩririthia kwo nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ biacara yake nĩyamenyekana gũkũ bũrũri -inĩ ona kana nja wa bũrũri na indo ciake nĩ irona thoko nyandandĩku. Ũndũ ũcio ũngĩ nondĩmũrie agerie kwĩnyitithania na ahũri biacara angĩ gũkũ bũrũri -inĩ nĩguo mamũnyite moko na amenye mũrutĩre wao wa wĩra na ũrĩa makinyĩte hau na ũrĩa mahotaga kũhũrana na mathĩna marĩa macemania na mo nĩguo gũtobora thĩiniĩ wa biacara na wa mũthia nondĩmwĩre ndagakue ngoro tondũ biacara kaingĩ cia mbĩrĩrio nĩciagaga kwoya na ihenya no mũthia inĩ nikoragwo ikĩoya na ihenya na kũrehera mũndũ bainda.

Kaũntĩ ya Kisumu kaingĩ yonaga mbeca makĩria kuuma ũteginĩ wa thamaki kũona nĩmakuhanĩrĩirie iria inene rĩa Victoria, kwa ũgo andũ aingĩ nĩmeingiranĩtie na mĩhango ya gũtega thamaki na gũciendia mataũninĩ marĩa mangĩ gwothe bũrũrinĩ ũndũ ũria ũmaheaga mbeca, ũndũ ũngĩ nĩ kumana na ũrĩmi wa igwa na mbembe kũona nĩmakũragĩa indo icio na njĩra nene na ũguo makahota gũciendia onacio kũrĩ makaũntĩ marĩa mangĩ ona mabũrũrinĩ marĩa mangĩ na makeonera mbeca.

Wambere batie gwĩtĩka mũito wake na njĩra kũmũkuhĩrĩria nĩgetha menye ũrĩa arenda, wona ndakinya hau ndĩmũgeithie na gĩtĩyo na arĩkia kũgeithĩka ndĩmũrie ndĩmũteithiĩ atĩa ,wona ajũrĩa kĩndũ kĩrĩa arenda nondĩmũtarĩrie angĩkorwo tu ena kĩo ndĩmũtarĩrie na angĩkorwo tũtire nakĩo nondĩmũhe kĩria kĩhũthagĩrwo ithenyainĩ wa kĩndũ kĩũ arenda ngorwo ndĩmũtarĩrie kĩhũthĩkaga atĩa gĩkuruganĩte kana gĩkuhanĩrĩrie atĩa na kĩrĩa arenda kana kĩngĩihũria ithenya rĩa kĩndũ kĩrĩa akwendaga na njĩra ĩrĩkũ, ndĩmwĩre mawega makĩo na ndĩmwonie iria twĩnacio kwarĩkia ũguo, angĩkorwo nĩenda kĩndũ kĩu nondĩmwĩre thogora wakĩo nĩcigana wona arĩha ndĩmwohere njoke ndĩmũcokerie ngatho nĩgũtũcagũra.

Kũrũmĩrĩra thĩna na mogarũrũku ma ũcenjia wa rĩera na ũrĩa ũgũmĩire ma bũrũri maingĩ na mũno makĩria gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ ũthiĩte na mbere na kũhutia andũ aingĩ na makĩria niĩ ndĩta mũrĩmi. Wa mbere ndikoretwo na imera ta irĩa twakoragwo nacio hau gabere ũndũ ũrĩa ũrakora ndirahota ngĩkĩrwo ngĩkũrana nĩkĩ batiĩ kũhanda kĩmera kĩrĩkũ tondũ ona imera icio nĩ ciathirire. Tene nĩwakoraga nĩ kũrĩ kĩmera kĩa mbembe, nĩ kũrĩ kĩmera kĩa waru, na nĩ kũrĩ kĩmera kĩa kĩndũ kĩngĩ kũringana na ũrĩa mbura ĩroira. No kwa ihinda rĩrĩ cititũire, tondũ ndũmenyaga mbura kura rĩ na nĩrĩ ĩtakura. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ũndwarĩte hathara nene, tondũ nginya ndirakorwo na mbeca cia kũhota kũgũra indo irĩa ndĩrabatara cia ũrĩmi ta mbegũ ũndũ ũmwe na bataraitha, ona kũhota kũrĩha andũ a wĩra agwakwa mũgũnda, kuona nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera, ũrakora atĩ indo irĩa ndahanda mũgũnda itineka wega, na ũguo ndatua gũciendia citinanyonera mbeca njiganu.

Mũgarũ na hau gatene ihinda rĩrĩ ciana irĩ kuo, nĩũrakora ĩrĩ naũmenyo wa maũndũ maingĩ na marĩa ithũĩ tũtakũranĩte tũrĩ amarika mao, maũndũ maingĩ maya maramenya kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu na mũno makĩrĩa intaneti ĩrĩa ĩkoretwe kũo gwothe bũrũrinĩ, na nĩũndũ wa ũndũ ũcio harĩ bata wa kũingĩria kana wa kũrungania kĩthomo kĩigiĩ kũbanga ũciari ũtaratarainĩ wa gĩthomo kũona ciana nĩikũhota gũkũrana maũndũ maya tene na makũrane njĩra iria ingĩhũthĩrwo mũndũ akinya hau, ũndũ wa kerĩ nĩgũkũgirĩrĩria ciana kũoha nda cia tene kũona ona imwe cia cio iria itangĩũmĩrĩria nĩguo gũkĩnyia mĩaka ĩrĩa mabatie kana manenehe mĩaka ya ihiko ũgakora mo nĩmoha nda ũndũ ũrĩa ũkũgirĩrĩria kuona onao nomahotithio kũbanga ũciari tene.

Mwaka ũyũ nĩũkorete kũrĩ na rĩera rĩtukanu kũrĩa mathaa-inĩ ma kĩrooko, ũrakora kũrĩ na mbaa nene, naguo mũthenya wothe ũgakora kũrĩ na riũa ikĩrĩku, kuumana na riũa rĩrĩ, nĩrĩkoretwo rĩkĩtũma mbembe ciakwa ihoohe, na ũndũ ũmwe gũcũngrĩria tũtambi tũrĩa tũkoretwo tũgĩtheca mĩmera yakwa ya mbembe. Ũndũ ũngĩ, mbaa ya kĩroko tene, nĩĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mbembe ciakwa, na gũcitũma ciage gũkũra wega ,na nĩũndũ ũcio nĩngoretwo ngĩciethera kĩhonia, ũndũ ũrĩa ngoretwo ngĩthiĩ ndũka ya kwendia indo ciorĩmi, ngakorwo ngĩgũra ndawa ya mbaa ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩhũũra mbembe ciakwa, iria nyonete nĩciambĩtie kwarahũka. Ũndũ ũcio ũngĩ wĩgiĩ riũa, nĩngoretwo ngĩitĩrĩria mbembe ciakwa maĩĩ, kana kũhũũra maĩĩ mũgũnda, nĩguo mbembe ciakwa cihote gwĩtiria riũa ihiũ rĩrĩa rĩĩkuo na ikahee magetha nĩgetha ngorwo ngĩciendia.

Kũrĩ na njira ngũrani na iria arĩmi mahĩbĩrie nĩguo makorwo makĩmenyerea tĩri wao, wambere arĩmi marĩma mũgũnda kwa ihinda inene nĩmaramba kũutiganĩria na makaũhe kahinda nĩgũo wambe ũnore kana ũcokererie ũnoru waguo, ũndũ wa kerĩ ũrakora kwĩ arĩmi maragayania mĩgũnda na icujĩ na kũrĩa marakũria indo itiganĩte ogacujĩ ogacujĩ, iria kĩmera kĩngĩ maracoka gũcicejania angĩkorwo gĩcujĩ kĩna arakũrĩtie mboga rita rĩrĩ agakĩhanda kĩndũ kĩngĩ ta mbembe nĩguo kũgitĩra tĩri, ũndũ ũngĩ nĩũrakora arĩmi maikaranga, nĩmaretĩkĩra kũrĩma mũgũnda wao na karagita nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmaũrucania tĩri wao wega na mĩri ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtiganĩrĩire ya mĩmera mĩhĩtũku nĩyarĩmwo wega, ũndũ ũcio ũngĩ ,nĩmahĩmbĩire kũhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩtathũkagia tĩri hakuhĩ na mĩgũnda yao ũkĩringithania na hau gatene harĩa mahandaga mĩtĩ nginya ĩrathũkia tĩri na mĩgũnda yao.

Kuumana na kũingĩrana kwa andũ, kũrĩa ũrakora andũ kuuma kaũnti ingĩ na iria maragĩa thiomi ngũrani, ona kanitha-inĩ kũrĩ na andũ maragia thiomi itahanaine, kũrĩa ũkoraga hĩndĩ ya mahũnjio nĩ kũrĩ na mũtaũri. Mũtaũri ũyũ wĩra wake munene nĩ gũtigĩrĩra atĩ, angĩkorwo mũhũnjia ahũnjia na rũthiomi rũrĩa andũ matangĩhota kũnyĩta marĩ othe, tuoe kwa mũhano, ahunjia na gĩkũyũ na kanitha kũrĩ andũ mataigũaga gikũyũ, wĩra wa mutaũri nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ataũra na rũthiomi rwa gĩthweri kana rwa gĩthũngũ, nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ wothe nĩ aĩgũa kĩhũnjio. Ũndũ wa kerĩ, mũtaũri nĩ akoragwo agĩteithĩrĩrĩa mũhũnjia gũthoma ibũkũ rĩa kĩrĩkanĩro, angĩkorwo mũhunjia nĩ auga kwĩ na ibũkũ arenda rĩthomwo, mũtaũri nĩ akoragwo agĩthoma. Wa mũico ũrĩa kaingĩ andũ mahũthagia nĩ atĩ, mũtaũri nĩekagĩra kĩhũnjio cama. Maingĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa kĩhunjio kĩrĩ na mũtauri nĩ gĩkoragwo na cama makĩrĩa gũkĩra rĩrĩa gĩtarĩ.

Nĩguo kũhota kũhũũrana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na andũ kana ciĩko cia andũ kuonana kĩmwĩrĩ, thirikari nĩyarĩire mĩtaratara ngũrani, wa mbere, thirikari nĩ itigĩrĩire atĩ, nĩĩraheana mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ na ĩrĩa andũ maheagwo hatarĩ kũrĩhĩra, maingĩ ũkoraga atĩ, thibitarĩ-inĩ nyingĩ cia kĩmwĩrĩ, nĩkũrĩ mĩbira ĩyo ĩrĩa mũndũ oyaga ĩrĩa angĩenda. Wa kerĩ, thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ, nĩ kũrĩ na ithimi cia mĩrimũ ĩyo, irĩa nĩ cia tũhũ thibitarĩ-inĩ ciothe cia mũingĩ, na oho magooka na ndawa cia mĩrimũ iyo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩ na kambĩini irĩa ciambĩkĩtwo, nĩguo gũthomithia andũ na makĩria mbeũ njĩthĩ kuumana na mogwati ma mĩrimũ ĩyo.

Wambere rũhonge rwa KEMRI nĩrũtabanagia ũthuthuria wĩigiĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kũrĩa manyitanagĩra na maabitha angĩ na ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire maũndũinĩ ma ũgima wa mwĩrĩ kuuma gũkũ bũrũrinĩ ona nja wa bũrũri, wakerĩ nĩmaheaga motaro rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ gũkũ bũrũrinĩ na kũmamenyithia maũndũ marĩa mabatie gwĩka, ũndũ ũcio ũngĩ nĩmakoragwo magĩthundũra maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na oho gũthondeka mĩtaratara ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa rũhonge kana thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ.

Maĩĩ nĩ ũtũũro, na ũguo maũndũ maingĩ, matingĩhota gwĩkĩka hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na maĩĩ, kũmenyerera maĩĩ nĩgũtũteithagia na njĩra ya gũtũhe maĩĩ matheru ma kũhũthĩra, mĩciĩ-inĩ iitũ marĩ ma kũnyua ũndũ ũmwe na kũruga, na mawĩra mangĩ marĩa mahũthagĩrwo kana marutagwo na maĩĩ mĩciĩ-inĩ. Ũndũ wa keerĩ, nĩmatũteithagia harĩ kũnyuithia mahiũ maitũ, kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa wamenyerera maĩĩ, nĩwonaga ma kũhe mahiũ maku, ma ng’ombe, mbũri ngũkũ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa wamenyerera maĩĩ, nĩgũteithagĩrĩria kwĩrigĩrĩria kuumana na mĩrimũ ĩrĩa yuumanaga na maĩĩ ma gĩko. Ũcio ũngĩ nĩgũtũheaga maĩĩ ma ũrĩmi, kũrĩa ũhotaga gũitĩrĩria irio ciaku maĩĩ, nie nyendete gũtega maĩĩ, hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura mabuba-inĩ na matangi-inĩ nĩguo ndĩmahũthĩre gũitĩrĩria mĩmera yakwa, hĩndĩ ya kĩmera kĩa riũa. Ũndũ ũngĩ nĩndigagĩrĩra nĩndacamũkia maĩĩ marĩa ndĩrahũthĩra, nĩguo kũhota kwigitĩra mĩrimũ.

Kumana na ũcejia wa rĩera, nĩũrakora atĩ njũĩ nyingĩ iria ciagĩa maĩ hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura nĩirakorwo ikĩhũa na ihenya kumana na riũa ĩnene rĩrĩa rĩrakorwo kuo na ũguo arĩmi makaga maĩ makũnyuithia mĩmera yao, ũndũ wa kerĩ ,ona rĩrĩa wakorwo na maĩ mattirakorwo na macini cia kũhũra maĩ macio, ũndũ ũngĩ, ũrakora arĩmi anini maĩ marĩa matega thĩinĩ wa mĩciĩ yao magĩtega na mabuba kana matangi ũrakora matiraigana kũhe mĩmera yao kĩmera kĩgima na ũguo maitĩrĩria ihinda rĩigana ũna ũgakora maĩ macio nĩmathira ona irio ciao mĩgũnda itakũrĩte.

Kĩrĩa gĩtũmaga mathekanie nĩ atĩ nĩ makoragwo na ũhoro mũingĩ wa kũheana kana ndeto nyingĩ cia kũgayana cia maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka kuuma kwĩrĩgana. Ũndũ wa kerĩ, arata nĩ maaragia maũndũ marĩ mothe, maũndũ nginya matarĩ ma bata mũno marĩa mangĩtũma nginya o matheke. Ona kaingĩ nĩ ũkoraga arata marĩ hamwe, nĩ maracuka nginya mũndũ ndeto irĩa itũmaga matheke. Ũcio ũngĩ no ũkore maragayana ndeto cia ũrĩa maneka hau kabere kũririkania kana kũririkanania kũrĩa maumĩte na maũndũ marĩa managerera, marĩa kaingĩ tondũ nĩ arata ũkoraga maneka maũndũ ma gũthekania, na ũguo makona ũndũ ũngĩtũma makene.

Ĩĩ niĩ nĩjejanagia mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma mũgũndainĩ wakwa kũrĩa njenjanagia nĩguo kũhe tĩri wakwa hinda nĩguo ũkorwo ũkĩnora, ũrĩa njĩkaga ngayanĩtie mũgũnda wakwa tũcunjĩ harĩa gacunjĩ kamwe ngoragwa handĩte mbembe, kangĩ waru, kangĩ mboga, hĩndĩ ĩrĩa ndaruta indo icio mũgũnda gacinjĩ karĩa ndĩrahandĩte mboga nongorwo kĩmera gĩkĩ gĩkahanda mbembe na harĩa ndĩrahandĩte waru nohande mboga na hau hangĩ hande waru, gwĩka ũũ nĩgũteithagĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ angĩkorwo tĩri wakwa nĩũhĩjĩte gacujĩ kana nĩgagũcokia ũnoru wako.

Arĩmi matibatiĩ gũkũranĩria irio ũndũ ũmwe na mĩtĩ hamwe, ũũ nĩgũkorwo atĩ, hĩndĩ ĩrĩa wacikũranĩria hamwe, ũkoraga atĩ mĩtĩ yaneneha, nĩĩnyuaga irio tondũ yoyaga ũnoru woothe na maĩĩ ma tĩĩri mĩmera ĩkaaga gũtigĩrio iria irabatara, ũguo, mũrĩmi abatiĩ kũhaanda mũgũnda irio, nakuo ngĩrĩrĩba-inĩ, akorwo akihanda mĩtĩ ĩrĩa ĩtanyuaga maĩĩ, kana ũnoru wa tĩĩri, okorwo tiũguo, mũrĩmi no ambe ahande mĩtĩ, na hĩndĩ ĩrĩa akamĩmunya agakũrĩma na itinga, nĩguo kũrũgucania na kũmunya mĩri ya mĩtĩ ĩyo biũ, arĩkia ũguo no ahande irio ciake, no mĩtĩ ndĩbatiĩ gũkũranĩrio hamwe na irio.

Kũona mũtuthũko wa mũrimo wa Ebola ndũkinyĩte gũkũ bũrũrinĩ ĩndĩ ĩrĩ mabũrũri marĩa tũriganĩtie, niĩ na bamĩrĩ yakwa nĩtũratigĩrĩra atĩ hĩndĩ ciothe nĩtũraikara tũgĩthikagĩrĩria ũrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũrauga kũrũmĩrĩra mũrimũ ũyũ nĩguo tũmenye rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkinya gũkũ tũtikanahofanĩrio ,ũndũ ũngĩ nĩtũratigĩrĩra nĩtũrethamba moko kaingĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũyũ ndũngĩtũnyita oũguo.

Hĩndĩ ĩrĩa kwaura nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndahota gũtega maĩ ma mbura kuuma mabatinĩ nginyagia mabuba kana matanginĩ makwa, maĩ maya nĩndĩmahũthagĩra na njĩra ngũrani, wambere nĩngoragwa ngĩmahũthĩra harĩ gũitĩrĩria mĩmera yakwa mũgũndainĩ makĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa kĩmera kĩa mbura gĩa thira na ciakorwo itirakũrĩte, ũndũ wa kerĩ nĩhotaga ngĩkorwo ngĩita natharĩ cia mĩmera ĩngĩ ta karoti, na nyanya, na nyeni na mboga, iria ngoragwo ngĩcirera na maĩ, ũndũ ũngĩ nĩhotaga kana nĩnyonaga maĩ makũnyuithia ng'ombe ciakwa kana mahiũ makwa marĩa nĩ ma ng'ombe, mbũrĩ na indo ingĩ mũciinĩ.

Mũrĩmi mũgĩ na ũrĩ na kĩoneki na ũrĩa ũrehoka ũrĩmi wake nĩguo kũmũrehere ũboco nĩabatie gũikara akĩgarũrĩra kana akĩgarũraga irio iria arahanda mũgũndainĩ wake nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũgũnga wake ũrĩ na ũnoru ũrĩa ũbatie, wambere angĩkorwo kĩmera kĩa rita rĩa mbere ũrahandĩte mbembe, gĩkĩ kĩngĩ ũbatie ũhande kĩndũ kĩhũthũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mbembe iria iranyuire ũnoru wa tĩri nĩũgũkorwo ũgĩcoka wamba kũhanda kĩndũ kĩhũthũ nĩguo tĩri ũkorwo ũkĩhuhia, ũndũ ũngĩ noũhĩbĩrie kũgayania mũgũnda waku na icujĩ nĩguo ũgathiũrũrũka indo icio harĩa ũrahandĩte mbembe kĩmera gĩkĩ ũkahahe ihinda na kũhanda kĩndũ kĩngĩ kĩhũthũ ta mboga na ũgio nĩgũo ũteithagia gũcokia ũnoru wa tĩri.

Nĩguo gũtua kana nĩguo mũrĩmi akorwo agĩtua matua ma njĩra irĩa makũhũthĩra nĩguo gũitĩrĩria maĩ irio ciake nĩkũrĩ maũndũ abataraga kũrora, wambere nĩwonekani wa maĩ, angĩkorwo gũtirĩ na maĩ maingĩ mũrĩmi abatie kũhĩbĩria njĩra cia hau kabere cia gũitĩrĩria maĩ we kĩũmbe kũona nĩhahotaga gũthima ũkĩringithania na mĩberethi, ũndũ wa kerĩ nĩabataraga kũrora ũrĩa mũgũnda wake ũikare, kaingĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa mũgũnda ũmwinamu na rũĩ rwĩ thĩ nĩũhũthagĩra mbeca nyingĩ kũhũra maĩ ũguo, noũhĩbĩirie gũitĩrĩria maĩ we kĩũmbe, ũndũ ũcio ũngĩ nĩmũigana wamũnda ũrĩa ũrarĩma ,angĩkorwo mũgũnda nĩ mũnene noũremwo kana ũhũthĩre mbeca nyingĩ harĩ gũitĩrĩria maĩ na njĩra cia tene ũgio ũkahĩmbĩria cia kĩrĩu na gũthondeka mĩberethi ,ũcio ũngĩ nĩ andũ arĩa wĩnao agũkũrũtĩra wĩra ũcio, angĩkorwo ndũrĩ na andũ aingĩ kana gũtirĩ andũ aingĩ noũhũthĩre mĩberethi.

Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩtara atumia kũingĩra ikundi-inĩ cia atumia nĩguo kũamũkira mbeca irĩa maheagwo nĩ thirikari. Mbeca ici nĩ iteithĩtie atumia harĩ kwĩyũkĩrĩria na mũno makĩria kĩ mbeca. Wa mbere, ũrakora nĩ maraheo ngombo makahota kwambĩrĩria mawĩra kana arĩa marĩ na mawĩra makahota kũmaandandũra. Ũndũ wa kerĩ, ũkoraga kwĩ mbeca iheanagwo nĩ thirikari tũhũ kũgerera ikundi cia atumia nĩguo mahote gwĩkũria. Ũgakora mbeca icio mahota gũcihũthĩra wega nĩ marahota kũiga mawĩra. Ũndũ ũngĩ ũkoraga nĩ kũrĩ kambuni ciigĩtwo nĩ ikundi cia atumia kana biacara iria iramahotithia gũkorwo makĩiga kĩndũ mũhuko. Ũcio ũngĩ, hĩndĩ ĩrĩa atumia marĩ na ikundi icio, nĩ mahotaga kũigithia thĩinĩ wa Sacco ĩrĩa ĩhotaga kũmahe mbeca makĩria cia gwĩkũria.

Atumia moombĩtwo, marĩ na ũndũ wa gũconoka na gwĩcuca thĩinĩ wao, kaingĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa mararia na mũno makĩria ndereti gatagatĩ ka mũthuuri na mũtumia, nĩũkoraga mũtumia nĩarecuca, noũkore atĩ, mũthuuri ũyũ nĩ maũndũ aramwĩra marĩa maumanĩte na ũrĩa ahana, na kana mwĩhumbĩre na maũndũ marĩa mũthuuri ũcio aroona, marĩa maramũguucĩrĩria, na hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩmwĩra, ũgakora nĩarecuca mũno, kana nĩaraconoka mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ, ti maũndũ moothe marĩa athuuri mahotaga gũtamũka, ũkĩgathĩrĩria mũndũ waku, makĩria arĩ mũtumia, mahotaga kũũmĩrĩria, ũgakora maũndũ mau arerwo, nĩaraconoka mũno.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ Yunivasĩtĩ nĩ cianyita mbaru gĩthomo kĩrĩ na ũigananu wa arutwo, kuuma ndũrĩrĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, no matigĩrĩre atĩ nĩ matwara honge cia thukuru icio hakuhĩ na aikari na mũno arĩa marĩ icagi-inĩ irĩa cirĩ kũndũ gũtarĩ na ũthii wa nambere., nĩguo kũnyihia arutwo kuoha ngendo ndaya gwetha mathomo. Oho no maararamie gĩthomo kũgerera mĩtambo ya intaneti nĩguo gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mahota gũkinyĩrwo nĩ mathomo. Ũndũ ũmwe kana ũndũ ũrĩa ũrehaga wũigananu nginya kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe, tondũ no mahote kwamũkĩra mathomo nenda-inĩ. Ũndũ ũngĩ, yunivasĩtĩ no ciongerere motungata ta magũkua arutwo na nginya kuongerera nyũmba cia gũkomwo oro kũu thukuru-inĩ, nĩguo arutwo arĩa moimaga kũndũ kũnene makonaga kũndũ mangĩkoma. Ũguo kũnyihia thogora wa gũkorwo magĩũka na kũinũka oro mũthenya.

Wa mbere, nĩgũteithagia mũndũ kũnyihia wũitangi wa mbeca na njĩra ya kũgũra indo iria ũtabangĩire. Ũndũ wa kerĩ, nĩkũgiragĩrĩria mũndũ kũgũra indo irĩa itarĩ na bata, kana irĩa atarabatarania kwa ihinda rĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩgũteithagia mũndũ gũkũrana na kũhingia maũndũ marĩa marĩ na bata mbere, mbere ya kũhingia maũndũ marĩa mangĩ. Ũkoraga atĩ nĩwamba wekĩra maũndũ marĩa ma bata mũno mbere, ta ũhoro wa kũrĩha nyũmba, kũgũra irio, kũrĩhĩra ciana thukuru, ũkamba kũhingia mo tondũ nĩ mabata. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩgũteithagia mũndũ kũhota kwĩigĩra mũthithũ, kuona atĩ rĩrĩa wabanga mbeca ciaku, nĩũmenyaga ũkũhũthĩra cigana na ũkũiga cigana. Ũndũ ũcio ũngũ, nĩgũteithagia mũndũ kũmenya akoretwo akĩhũthĩra mbeca irĩa arona na njĩra ĩrĩkũ, kuona nĩ ũbangĩte na ũkandĩka handũ, ũgũrĩte kĩ, na wigĩte kĩ, koguo ũkahotakũmenya o ciringi ĩreka atĩa.

Mĩario ya ũndũire nĩĩrĩ bata, kuona nĩĩteithagia mũndũ gũkũrana ũndũire wake na kũwĩkĩrĩra mũno makĩria. O ho kũmenya maũndũ marĩa metĩkĩrĩku thĩiniĩ wa ũndũire waku na marĩa matarĩ metĩkĩrĩku. O ho nĩgũteithagia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eka ũndũ ũtarĩ mwĩtĩkĩrĩku na anyitwo nĩ kĩndũ ta thahu angĩhota atĩa gwĩthahũra kũgerera ũnduire wake. O ho nĩgũteithagia kũgitĩra na gũtũria ũndũire, kuona rĩrĩa kwagĩa na mĩario ĩgiĩ ũndũire waku nĩ ũmenyaga maũndũ maingĩ, na ũguo nĩ ũhotaga kũgitĩra ũndũ ũrĩa ũwĩ. Ũcio ũngĩ, mĩario ĩno nĩĩteithagia gũtambia ũndũire kuma njiarwa ĩmwe nginya njiarwa irĩa igoka, kuona no mĩario ĩno no ĩthiyaga na mbere, kuona mũngĩkorwo mũtiramĩaria no wage kũũmenya, na ũguo ndũngĩhota kũrũtambia kũrĩ njiarwa icio ingĩ.

Thengia wa bũrũri wa Kenya gũkorwo wambatĩrĩte ikĩro gĩtekinoronjĩ, kũrĩ na mathĩna ma mĩako ũndũ ũmwe na mbeca. Maũndũ maya kaingĩ maumanĩte na wambere waagi wa mbeca cia gũtwarithia na mbere maũndũ ta mĩako ya barabara. Ũndũ wa kerĩ nĩgũkoretwo na ũngumania kũrĩa ũkoraga kĩgĩna kĩrĩa kĩagaĩirwo maũndũ kana tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaingĩ nĩikoragwo ikiungumio nĩ atongoria athure na ĩndĩ matitacũkagĩrio makinya ma kĩwatho. Ũndũ ũngĩ nĩ waagi wa macini cia kĩrĩu kũrĩa twethaga ũteithio kuma mabũrũri-inĩ mangĩ ta China ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna goro makĩria, gũkombora indo icio na andũ acio moke marute wĩra ũcio. Ũndũ ũngĩ waagi wa mawĩra bũrũri-inĩ nĩ ũmwe ũrĩa ũkoretwo kwage mbeca kuona andũ aingĩ matirĩ mawĩra na ũguo mbeca iria ciũnganagio cia magoti ti nyingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ mũtugo wa arũme aingĩ gũkowo makĩamũkĩra ngeithi cia atumia ngurani gũkĩra cia athuri. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ageithia mũndũrũme nĩ ũkoraga nĩarenda kũgeithĩka na njĩra njega, nĩguo kũgucĩrĩria mũtumia ũcio kũrĩ we. Wa kerĩ, no ũkore mũndũrũme ũcio kũrĩ maũndũ mamũgucagĩrĩria kuma kũrĩ mũtumia ũcio marĩa matakoragwo na arũme, na ũguo ageithio nĩ mũtumia nĩendaga kũgeithĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũkoraga mũndũrũme ũcio he ũndũ angĩkorwo agĩciria mũtumia ũcio kana no makorwo na nginya ndũgũ ya kĩwendo, ũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa amũgeithia ageithĩkaga wega, nĩguo kwarĩra mũthing,i ũrĩa angĩenda kũmwĩra ahote gũkorwo akĩmwĩra ũrĩa aiguaga.

Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ng'aragu kana moritũ ma kĩmbeca thirikari nĩĩbatie ĩtigĩrĩre atĩ nĩyagaya mbeca cia ũteithio kũringana na ũingĩ wa andũ kana kũringana na kũndũ kũrĩa kũhutĩtio mũno Angĩkorwo kũrĩ na kũndũ kũrĩa andũ mahutĩtio mũno nĩ ng'aragu nĩmabatiĩ kwamũkĩra irio nyingĩ nĩguo kũmatwarithia na mbere. Wakerĩ thirikari nĩĩbatiĩ kũrũmĩrĩra kana ũteithio ũrĩa maneyana kũgerera atongoria ngũrani a matũra nĩwakinyĩra arĩa marongoreirio gũkinyĩrwo nĩguo na maga gũkinyio makoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Ũcio ũngĩ nĩ thirikari cia matũra ikorwo ikĩandĩkithia andũ arĩa marĩ kauntĩ-inĩ ciao nĩguo ũteithio ũcio ũkĩgaywo gũkamenyekaga nĩ aigana. Ũcio ũngĩ nĩ gwakwo kambĩ kana iceceni kũrĩa andũ megĩraga ũteithio ũcio hakuhĩ nao. Oro kauntĩ nĩĩbatiĩ ĩkorwo na iceceni cigana ũna kũndũ kũrĩa andũ matarĩohaga thabarĩ ndaya nĩguo kũgĩra ũteithio ũcio.

Mũtongoria athurwo nĩ kũrĩ mĩario mĩega ona kana ĩtarĩ mĩega ĩrĩa yaragio nĩ andũ. Kĩrĩa gĩtũmaga gũkorwo na mĩario ĩyo, nĩ gũkorwo arĩ igũrũ wa andũ arĩa angĩ na nĩwe andũ acio marorete igũrũ. Ũguo no mũhaka makorwo makĩaria, nĩguo mamenye mũndũ ũcio wega. Ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ atuĩkaga gĩcicio kĩa andũ aingĩ na akamenyekana kũndũ kũingĩ mũno. Ũcio ũngĩ, andũ nĩmacokanagĩrĩria nĩguo kwĩrana ũrĩa mareciria wĩgiĩ mũtongoria wao mwerũ, kana nĩ ekũhota kũmarutĩra wĩra, kana ndakũhota kũmatungatĩra. O ho nĩagĩyaga na igweta mũno ona ngumo ũndũ ũrĩa ũtũmaga andũ kwenda kũmũmenya makĩria, na koguo kũrĩrĩria kana kũhoya ũhoro kũrĩ andũ arĩa mamũwĩ.

Wa mbere, biacara nini nĩciagaga mbeca cia kũgũra indo ingĩ ciakwendia, hĩndĩ ĩrĩa iria mararĩ nacio ciathira, ĩndĩ kũrĩ na mbeca matowĩ kũrĩa irĩ, kuona nĩciũrĩte. Wa kerĩ, gũkorwo nĩ kũhorania mbeca, kana makoragwo makĩhorania mbeca, tondũ no ũkore ndarĩ na bainda arathondeka kuma biacara-inĩ yake, kuona monaga obainda nini, na hĩndĩ ĩrĩa mbia ciatuĩka nĩ irora, magathondeka bainda nini, kana ũgakora ona nĩ hathara marathiĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, kwaga mbeca nĩgũtũmaga maremwo nĩ kũrĩha andũ arĩa mandĩkĩte mawĩra-inĩ maao, kana makamabuta, ũguo gũgakorwo kũrĩ na andũ aingĩ matarĩ mawĩra na kũrĩ na ũnyihu wa mĩeke ya mawĩra. Wa mũthia, ũkoraga ahũri biacara acio, maumanagia na gũcokia mĩrango, kuona matingĩhota gũtwarithia na mbere biacara ciao, mbeca igĩthiaga na mbere na kũũra.

Marũa marĩa ũbataranagia nĩ makuonania atĩ nĩ ũrĩ na itanya rĩakũgomithania andũ aingĩ handũ hamwe ũndũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũtũmagĩrwo nginya ũgitĩri. Kana bata wa marũa maya nĩgetha kũmenyeke atĩ kũrĩ na mũcemanio ũbangĩte nĩguo ũheywo ũgitĩri. Wamenya wĩna igongona ta rĩu ũthiaga kwa obici cia kauntĩ ũkahoya marũa na no mũhaka ũthiĩ mbere nĩgetha wĩtĩkĩrio gũkagĩa na igongona handũ harĩa ũrenda.

Kĩrĩa gĩtũmaga mĩario ĩgĩe na cama hĩndĩ ĩrĩa mũratigana na mũndũ, nĩgũkorwo ndũkuona mũndũ ũcio ica ikũhĩ, ũguo nĩũkũmwĩra maũndũ mothe marĩa ũngĩenda, kana ona thiri nyingĩ iria wanamũigĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmwendithĩria mawega kũrĩa athiĩ na maũndũ-inĩ marĩa angĩka mũtũrĩre-inĩ. Ũndũ ũngĩ no ũmũĩre ũndũ ũrĩ wabanga kũmwĩra na ndũrĩ wagĩa na kanya, ũndũ ũmwe na kũmũririkania ũndũ mwaneka mwĩ hamwe na maũndũ mwanagerera mwĩ hamwe. Ũndũ ũngĩ nĩ kũheyana ciĩranĩro ũndũ ũmwe na maũndu marĩa ũngĩenda gũgakora ahingĩtie agĩcoka angĩkorwo mwatigana kwa ihinda.

Magongona ta ma ũhiki, mombĩtwo marĩ ma gĩkeno, ũguo maũndũ marĩa mekagwo nĩ ma gĩkeno, na mũthenya ũcio ũkoragwo ũrongoreirio andũ gũkena. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ũcemanagia na andũ nginya arĩa mũterĩgaine, kana andũ mwĩrĩganĩte mĩaka mĩingĩ, na ũguo mũgakenanĩra mũno. Andũ aingĩ ũkoraga, hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na igongona ta rĩa ũhiki, maumaga kũndũ na kũndũ, nĩguo gũka kũgayana gĩkeno kĩu na andũ arĩa mareka ũhiki, kana kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩyo. Ũngĩ, nĩgũkenerera kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ, kũgemia igongona rĩao, ũndũ ũmwe na kũhumba riri, kuona nĩkĩo akoragwo etĩte andũ, nĩguo gũkamũgemeria igongona.

Gũĩkĩra thumu mũgũnda-inĩ waku, nĩgũteithagĩa kuongerera ũnoru wa tĩri, ũguo gũkorwo na magetha maingĩ. Kuongerera indo irĩa mbembe ĩrabatara, kuuma tĩri-inĩ, no wĩke ũguo na kũongerera thumu, nĩgetha ikahota kũgucia na mĩri, na igakũra irĩ njega, na igathakara kuongerera, na kuongerera umithio. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũrĩ mũthemba wa thumu, ũrĩa wĩkagĩrwo mahuti o itina-inĩ cia mbembe, ũguo mbembe ĩyo, ĩkahota kũĩigĩra maaĩ, ũndũ ũmwe na ũgunyu, na ũguo mĩmera ĩgakura wega, kuona ona hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na riũa, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na maaĩ makũmĩteithĩrĩria gũthiĩ na mbere na gũkũra nginyagia ĩnenehe, ĩgakorwo ĩrĩ ya kũgethwo.

Wa mbere, nĩgũtabania ithimi cia tĩri cia arĩmi na kũmahe maũtaro kĩrĩa mekuongerera, nĩguo kwagĩrithia makĩria tĩri wao, ona kana gũcokia ũnoru wa tĩri waao hatarĩ marĩhi. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩgũthuthuria na kũhukia bataraitha irĩa irenderio arĩmi, irĩa irathũkia tĩri wao. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩgũtara arĩmi indo irĩa mangĩkũria kana mĩmera ngũrani mĩgũnda-inĩ yao, nĩguo kũgitĩra ũnoru wa tĩri wa mĩgũnda yao. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũbundithia arĩmi kũhanda indo mĩena-inĩ ya mĩgũnda, iria ingĩgirĩrĩria tĩri gũkuo nĩ maaĩ ma kĩguũ, irĩa nĩ indo ta thara.

Wa mbere, nĩgũtaithagia kũhe kanya mũrĩmi gweterera kĩmera gĩa kĩndũ kĩngĩ. Mboco nĩikũraga na ihenya, ũguo mũrĩmi nĩ acihandaga aruta kĩndũ kĩroete ihinda inene nĩguo gũkũra, o etereire ihinda rĩa kũhanda kĩndũ kĩngĩ gĩkuoya o hinda inene. Ũndũ ũngĩ, nĩgũteithia gũcokia ũnoru wa tĩri. Mboco itithũkagia tĩri mũno, ũguo hĩndĩ ĩrĩa ciahandwo nĩitaithagia tĩri gũcokia ũnoru waguo ũtanahanda kĩndũ kĩngĩ. Ũcio ũngĩ nĩ kĩmera. Nĩ kũrĩ rĩrĩa mboco ibataraga kũhandwo, nĩguo ikorwo igĩkũra, na ũguo arĩmi mahandaga kĩmera-inĩ kĩu, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩciakũra na mona magetha kumana na ũrĩmi wao.

Ngamĩra nĩikoragwo na maguku, marĩa makoragwo makĩiga maaĩ ho. Hĩndĩ ĩrĩa ngamĩra yanyua maaĩ, nĩ ĩnyuaga maingĩ, maaĩ marĩa maigaga maguku-inĩ macio. Ũndũ ũcio, nĩ ũmĩhotithagia, hĩndĩ ĩrĩa yaikara kũndũ kũrĩa kũmũ mũno, kana kũndũ gũtarĩ maaĩ, ĩkoragwo ĩrĩ onamo mwĩrĩ-inĩ wayo, kuona iguku rĩu nĩrĩikaraga rĩkĩmĩheaga o maaĩ, na makamĩtithia gũkorwo ĩgĩikara kũu.

Mbũri ĩhotaga gũikara wega mĩena ĩrĩa ĩtarĩ mbura nyingĩ, kuona atĩ nĩ ĩhotaga kwĩmathĩra mahuti. Kũrĩ mbũri irĩa ciakũhingũrĩrwo, nĩũkoraga hĩndĩ ĩrĩa yauma, ona gũtarĩ mahuti ma nyeki ĩngĩrĩa, nĩ ĩhotaga kũhaimba ĩkarĩa ma mĩtĩ na njĩra ya kwambararia ngingo yayo, ũguo ona gũtarĩ mahuti, no ĩrĩe mahuti ma mĩtĩ. Ũndũ ũngĩ, ndũbataraga kũmĩtuĩra mahuti maingĩ, kuona atĩ mbũri ĩiganagia tũmahuti o tũnini, ĩkahũna. Ũndũ ũngĩ, ndĩnyuaga maaĩ maingĩ, koguo onagwakorwo gũtarĩ na maaĩ makũigana, wahe mbũri tũmaaĩ oro tũnini, nĩ ĩiganagia na ĩgakorwo ĩgĩkũra wega, na gwetereria rĩrĩa igũkorwo ikĩendio.

Ndereti cia ũndũire nĩiteithagĩrĩa andũ kũmenya makĩria maũndũ megemainie na ũndũire wao, na ũrĩa matarowĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, kũmenya ũndũire wa andũ arĩa angĩ nĩgũteithagia kũũhe gĩtĩyo. Kũrĩ maũndũ marĩa ũndũire waku metĩkĩrĩkĩtie, kana metĩkĩrĩku, ĩndĩ ũndũire-inĩ ũngĩ nĩ mũgiro, ũguo rĩrĩa mwagĩa na ndereti ĩgiĩ ũndũire, nĩũhotaga kũmenya ũguo na ũkahe ũndũire wa mũndũ ũcio ũngĩ gĩtĩyo. Ũcio ũngĩ, nĩgũcenjania na andũ angĩ maũndũ ma ũndũire wao. Ũkoraga rĩngĩ, nĩwonia mũndũ kwa mũhiano ũndũ ũrĩa kana irio iria mũrugaga cia ũndũire wanyu, ũkamuonia ũrĩa mũharagĩrĩria, nake agakuonia ũrĩa maharagĩrĩria kĩũndũire, na ũguo mũkahota gũthoma ũndũire wa mũndũ ũrĩa ũngĩ.

Huduma center ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ naniĩ nĩ ya Thĩka, na nonjuge ũtungata wa huduma ĩno nĩ mwega makĩria. Wa mbere, gĩtirĩ na mũhatĩkano kuona kũrĩ na huduma ingĩ ngũrani kauntĩ-inĩ imwe na imwe, ũguo kaingĩ ũkoraga maraheana motungata kũrĩ mũingĩ wa kauntĩ ya Kĩambu, kana arĩa makuhĩrĩirie taũni ya Thĩka. Ũndũ ũngĩ, nĩmahingũraga mathaa mega, ma thaa igĩrĩ cia kĩroko, na kũhinga mathaa mahwa-inĩ thaa ikũmi na ĩmwe, kũrĩa aruti a wĩra macenjanagia mathaa magũthiĩ cai ona ranji, ũguo gũtirĩ hĩndĩ ũkoraga atĩ mũtiratungatwo, ũguo mũkarĩkĩrio na ihenya. Ũndũ ũngĩ, nĩmagayanĩtie kũringana na ũtungata ũrĩa ũrenda. Ũkoraga wathiĩkuo, mũndũ oyaga namba kũringana na ũtungata ũrĩa woka kũmatha, na ũguo gũgakarwo kana gũgakorwo na mũbango mwega wagũkũhotithia kũheyo ũtungata ũrĩa ũrenda ona ihenya na njĩra njagĩrĩru.

Arata, ti hĩndĩ ciothe maragia maũndũ ma bata, nĩũkoraga ona rĩmwe nĩ mararia maũndũ matarĩ ma bata mũno, marĩa matũmaga matheke. Ũndũ ũngĩ, arata nĩũkoraga ona nĩmararia ndeto irĩa irathiĩ nambere bũrũri-inĩ na makĩria nenda-inĩ, cia gũthekania ũgakora nĩmaragĩa na kanya gagũtheka. Ũndũ ũcio ũngĩ no ũkore ona nĩ ndeto cia mũndũ maraheana, ndeto njega, na ndeto iratũma mũndũ atheke, ũguo kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa arata marĩ hamwe, ũkoraga matingĩgirĩrĩria gũtheka, tondũ ona nomeririkanagia maũndũ maneka me hamwe, kana ona matarĩ hamwe, kũrĩa mũndũ anagerera na maũndũ marĩa anagerera mũtũrĩre-inĩ, mamwe marĩa makoragwo marĩ magũthekania.

Mĩcemanio-inĩ mĩingĩ, andũ nĩmagayanagio na ikundi, kwa mũhiano, andũ nomagayanio na mĩaka kana na mũhĩrĩga. Tuoe kwa mũhiano mĩaka. Nĩũkoraga andũ nĩmagayanio, arĩa akũrũ, a gatagatĩ-inĩ, na arĩa anini. Kĩrĩa gĩtũmaga magayanio ũguo nĩũndũ kaingĩ ũkoraga kũrĩ maũndũ marĩa andũ arĩa akũrũ maratũngana namo marĩa rika rĩnini matangĩhota kũmenya, ũguo magĩethera thĩna, o megĩkundi nĩmekũhota gwethera thĩna ũcio kĩhonia. Ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩ maũndũ na mĩario ĩrĩa andũ akũrũ mangĩaria, na rika rĩa gatagatĩ rĩtingĩaria kana ciana, nĩũndũ wa nginya mĩa rio ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ ya andũ agima.

Nĩ kũrĩ bataraitha ĩrĩa ĩhenagwo kana ũkagũra nduka-inĩ iria ciendagio indo cia ũrĩmi, nĩguo kũnyihia cumbĩ ũcio tĩri-inĩ. Ũcio ũngĩ, nĩmambaga kũrũngamia ũrĩmi wa gũitĩrĩria maaĩ kwa ihinda nginyagia tĩri wao wagĩre. Ũndũ ũngĩ, nĩmahandaga mĩmera ĩrĩa ĩngĩteithia kũnyua maaĩ macio, nĩguo tĩri wao wambe ũhone, na maikaranga magacokereria ũkũria wa irio kũgerera wũitĩrĩria wa maaĩ.

Wa mbere nĩ motaro, arĩmi nĩmakoragwo makĩrwo kana makĩmenyithio nĩ thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũrĩmi rĩrĩa maratanya kũgĩa na mbura nene, kana ũnyihu wa mbura, na ũguo makamenya nĩkĩ megũkũria. Wa kerĩ, nĩ indo irĩa ikinyanĩirie ikĩro na ikahĩtũkio nĩ rũhonge rwa ũrĩmi, ta bataraitha na mbegũ cia kũhanda, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, ũrĩmi wao nĩwamahe umithio na nĩmagĩa na irio cia kũhũnia bũrũri. Ũcio ũngĩ, nĩ monanio ma ũrĩmi marĩa mathondekagwo nĩ thirikari ona kana ikundi ngũrani irĩa ciũhĩgĩrĩire na maũndũ ma ũrĩmi na magakorwo makĩonio ũrĩa ũrĩmi wa indo ngũrani ũtabanagio na ũrĩa ũngĩhota kũrĩma wega.

Ĩĩ nduka nene ya Naivas nĩ ĩkoragwo ĩtĩkĩrĩtie agũri ao kũrĩha kũgerera Mpesa. Ũũ nĩgũkorwo atĩ, o ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie, onao agũri nĩmarahĩmbĩria kũrĩha na thimũ, ũkĩringithania nagũkua mbeca baribari, ũguo ũrakora, nduka ĩno nĩĩigĩte ohandũ hagũtarĩra, paybill ĩrĩa ĩhotithagia agũri ayo gũkorwo makĩrĩha kũgerera yo, ũndũ ũrĩa ũtaithagia kũhiũhia mĩrĩhĩre ya andũ.

Ĩĩ thoko ya mathai nĩĩgucagĩrĩria agendi na njĩra nene, wa mbere, makoragwo makĩenda gwĩkĩra matonyo ma andũ a mathai, nĩguo makorwo makĩhũrwo mbica, kuona nĩirehaga ũgemu. Ũndũ ũyũ nĩũmaheyaga mbeca, kuona gwĩkĩra indo icio ũhũrwo mbica, kũrĩ na mbia irĩa ũrĩhaga. Ũndũ wa kerĩ, nĩmagũraga indo ici na magathiĩ nacio, kuona matonyo mau ma mĩgathĩ, mbangiri na indo ingĩ nĩ imwe cia indo irĩa ihũthĩkaga harĩ kuongerera ũthaka makĩria, na ũguo kũringana kana kũgerera wendia ũcio gũkamahe mbeca makĩria.

Thutha wa kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa covid 19 gũtuthũka gũkũ bũrũri-inĩ mĩaka ĩigana ũna mĩhĩtũku, thirikari nĩyokire na njanjo iria ĩngĩhota kũhe andũ, nĩguo kũgirĩrĩria marũrũ ma mũrimũ ũcio. Imwe ciacio, nĩkũrĩ yetagwo jansan, astrazeneka, moderna, novavat, gatagatĩ-inĩ ka ingĩ.